Tukuk chepo komonut koporu formit nebo toretet ab lipanet ab sukul kobun kombunit nebo kenjen koboru eeh kipsomaniat agenge nekikuren brian kilelu moche inendet toretet nebo somanet, inendet ko kipsomaniat nebo benki en sukulit ab barak nebo jomo kenyatta university, Jomo kenyatta university eeh kit nebo komonut koraa koboru nambaishek ak elekinyorjin brian eeh sikonyor toretenyin, rabinit chekindo, kindo rabinik chiik bankit nekikuren cooperative bank temeniaot nebo naivasha formit nii koboru compuniit nebo kenjenebo toretet